Ndarora gabica gaka ndĩrona andũ magĩtega thamaki. Thamaki nĩ irio cikoragwo cigĩtegwo mũno njũĩ-inĩ ici nene ta Lake Victoria. Haha ona ho nĩndĩrona irio ciĩtagwo omena, tũthamaki twĩtagwo omena, tũrĩa onatuo tũkoragwo tũgĩtegwo njũĩ-inĩ o ici nene nene. Omena nĩ irio cikoragwo cikĩrĩyo nĩ andũ, cikenderio andũ a biacara na cigacoka cikarĩyo nĩ andũ. Koguo rĩrĩa ndona kabica gaka, nĩndĩrona ũrĩa andũ ngũrani ngũrani mathiyaga kwĩyethera ũboco wao na njĩra ngũrani ta rĩu gũtega thamaki. Oho wĩra ũyũ wa gũtega thamaki nĩũrĩ mathĩna maingĩ mũno, tondũ rĩrĩa andũ makorwo makĩingĩra maaĩ-inĩ nĩmakoragwo makĩgĩa mĩrimũ ta bilharzia ĩrĩa nĩ mĩritũ kũhonia. Koguo ta rĩu mũtumia ũyũ wĩ rũĩ-inĩ angĩaga kũĩmenyerera wega no akorwo atĩ nĩaragĩa mĩrimũ, mĩrimũ ĩ ũritũ kũhonia onakorwo rĩngĩ no njĩra ya kwĩyethera ũboco aya ategi nĩmabatiĩ memenyerere mũno kumana na kwĩgwatĩra mĩrimũ ĩrĩa kaingĩ kaingĩ no ĩkorwo ĩrĩ mĩritũ kũhonia.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩngũona mũtumia akĩrũta mĩmera ihana tarĩ nyeni kuma tuta-inĩ. Mahinda marĩa mekũo, thikũ ici tarĩũ ndarora tuta ici citirĩ straight kana citirĩ kana citirathiĩ cirainĩkĩte wega. Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie ũ ati andu nĩmarahanda, marahanda tuta ciĩnjigananu wega gũkĩringithanio na hau kabere. Oho ũndũ ũyũ nĩũcenjetie, tondũ rĩũ ti mũndũ ũmwe ũkoragwo ũkĩruta tuta agacitwara, ta rĩũ kũruta mĩmera tuta-inĩ agacitwara handũ hau hanene, no ĩndĩ mangĩrĩ andũ aingĩ mararuta wĩra ũyũ. O ho ndarora nĩndĩrona ta irio ici, tuta ici cirarutwo handu ndemu-inĩ, ona gũtuĩka ta rĩu gĩcigo-inĩ giakwa nyonaga andũ makĩhanda kũndũ kũrĩa kwaraganu. Kogũo nĩgaka, ũyũ ũndũ nĩũcenjetie na njĩra nyingĩ mũno gĩcigo-inĩ giakwa ũkĩringĩthania na hau kabere, ino njĩra, na ĩno mitaro onakorwo ahandĩte ndemu-inĩ nĩbatiĩ gũkorwo ĩmĩigananu.

Ndarora gabicainĩ gaka nĩ ndĩrona mũndũ ũrakorwo agĩtega agĩtega ũkĩ kuma mwatũ. Ĩno no biacara ĩrĩa ĩkagwo nĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kuona njũke nĩirĩ ũguni mũingĩ wa ũkĩ. Mũndũ ũyũ nĩaroneka nĩ egitĩte mũno nĩũndũ wa kũgirĩrĩria gũkorwo atĩ nĩararathwo nĩ njũkĩ, tondũ rĩrĩa atuĩka nĩararathwo kana rĩrĩa akorwo akĩrathwo no akorwo akĩgĩa na kũimba thĩiniĩ wa ngothi-inĩ yake na ti wega. Koguo mũndũ ũyũ rĩrĩa akorwo nĩaratega njũkĩ nĩa kwĩgwatĩra ũkĩ, acoke rĩngĩ athiĩ rĩngĩ enderie andũ. Ũkĩ thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ kĩndũ kĩmwe kĩna goro mũno, tondũ ti kĩoneki arabu ti andũ aingĩ mendaga kũgerereria gũthiĩ gũtega njũkĩ akorwo nĩma forest -inĩ. O ho kũiga mwatũ ta ũyũ ti kaũndũ kahũthũ, nĩ handũ hendaga kwĩrutĩra kũnene, nĩgetha kũruta wĩra ũyũ. No ona kũrĩ ũguo mũndũ ũyũ nĩerutĩire na agakorwo atĩ nĩaratega njũkĩ, nĩaratega ũkĩ, nĩgetha rĩngĩ enderie andũ.

Thikũ ici nĩ gwokire kĩndũ gĩtagwo ungumania, ũũ nĩ ũrĩi wa mbeca cia mũingĩ, andũ mategũkorwo atĩ nĩ mararĩrĩra mũingĩ, na rĩrĩa ndeciria ũndũ ũyũ nĩ nyitagwo nĩ kĩeha kĩnene mũno, tondũ akenya aingĩ nĩ makoragwo makĩ ĩrĩgĩrĩra mũno, gũkorwo magĩthomithio mũtaratara-inĩ wa gĩthomo kĩa ũrĩmi, no thikũ ici ona nĩ ũkoraga atĩ thirikari ndĩrĩ na shughuli na ndĩrakorwo atĩ nĩ ĩrabanga kĩgomano, gĩa gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi ngũrani ngũrani. Koguo rĩu nĩ ithenya inene rĩmwe rĩkoretwo rĩ kuo cekta-inĩ ya ũrĩmi. Oho thĩinĩ wa ũrĩmi nĩ gũkoretwo na mageca mangĩ maingĩ, tondũ thirikari ya hau kabere nĩ irakoragwo ĩgĩteithia arĩmi na bataraitha na thikũ ici ndĩrakorwo ĩkĩhe arĩmi bataraitha. Oho thirikari ya hau kabere, nĩ irakoragwo atĩ nĩ ĩrahe arĩmi irio cia mĩthemba ngũrani, na thikũ ici ndĩrakorwo ikĩhe andũ irio o hamwe na indo ta matinga koguo kwĩna mathenya manene.

Rĩrĩa arĩmi aingĩ marakorwo makĩenda kwĩgwatĩra ngombo cia ũrĩmi kuma gwĩ kambuni fulani, nĩ makoragwo makĩgerera ihinda iritũ kwĩgwatĩra ngombo icio, ũũ nĩ ũndũ atĩ, kambuni iria cikoragwo cikĩhe arĩmi ũteithio, nĩ ikoragwo ikĩenda ũrĩhi wa naihenya, gũkĩra ũrĩa makorwo mabatie gũkorwo magĩĩtia marĩhi macio. Ũũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra arĩmi aingĩ gũkorwo makĩgerera ihinda iritũ, tondũ rĩngĩ ona irio ciao citirĩ cirarehe maciaro, na gũkorwo cigĩcokia mbeca iria marakoretwo magĩkombora cia ngombo cia ũrĩmi. Oho arĩmi nĩ mekagĩrĩrwo mawatho ta rĩu akorwo mũrĩmi ena ng'ombe, na nĩ arenda kuoya rĩngĩ ngombo oe rĩngĩ mũmera ta gĩtũngũrũ kana mbegũ cia gĩtũngũrũ, nĩ akoragwo akĩĩrwo atĩ, ambe andĩkithie ng'ombe ĩyo, nĩgetha rĩrĩa rĩngĩ angĩkorwo ndarahota kũrĩha rũni kana ngombo, ng'ombe ĩyo ĩkorwo ĩgĩtahwo. Mawoni makwa nĩ atĩ, arĩmi matibatie gũkorwo makĩgathĩkĩrwo nĩ mawatho maingĩ, nĩ kambuni cia ngombo tondũ nĩ itũmaga arĩmi magĩe na ihinda iritũ.

Rĩrĩa thirikari kana kĩũngano kĩa mũndũ kĩũmbe, makorwo makĩgathĩka kĩũngano, gĩa kũthomithia akenya ũhoro wĩgiĩ mbeca, nĩ makoragwo magĩteithia akenya kwĩgwatĩra ũmenyo mũnene mũno, wa maũndũ macio makonainie na mbeca. Ũũ nĩ ũndũ ũteithagia akenya, gũkorwo makĩ magĩ makĩruta kana makĩhũthĩra mbeca wega mategũkorwo atĩ nĩ maracihũthĩra ũru. Ta rĩu igomano ici nĩ ikoragwo cikĩra andũ mahote gũcĩbu, kana makorwo makĩiga mbeca ciao bengi-inĩ. Rĩrĩa mbeca ciakorwo cikĩigwo bengi-inĩ ndũngĩringithania ũrĩa mũndũ angĩkorwo na mbeca ciĩ cash tondũ mũndũ akorwo akĩiga mbeca bengi-inĩ, nĩ akoragwo akĩnyihanyihia ũhũthĩri, oho bengi-inĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩciara maciaro kũringana na mbeca iria mũndũ angĩkorwo aigithĩtie, na koguo kũrehe faida nene harĩ mũkenya. Oho rĩrĩa ciũngano nĩ ithomithagia andũ, ũhoro wĩgiĩ kũigithia kana gũcĩbu. Rĩrĩa mũndũ akorwo agĩcĩbu, nĩ akoragwo akĩnyihia kana akegwatĩra maciaro ma mbeca iria akoretwo akĩigithia thĩinĩ wa bengi.

Ciana ciakwa citiĩgwatĩirwo, no njĩra ya kwandĩkithia iria ciathondekirwo ĩmwe ya cio nĩ Huduma Number, ũũ atĩ ciana o hamwe na andũ agima, nĩ ikoragwo cikĩyandĩkithia nĩgetha thirikari ĩhote gũkorwo ĩkĩmenya namba ya akenya arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ, na gũkorwo makĩmenya ũrĩa andũ mangĩkorwo, ũrĩa thirikari rĩngĩ ĩkorwo ĩngĩkorwo ĩkĩgaya kĩgĩna, thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Oho njĩra ĩrĩa ĩngĩ ya tũmirio, ya tũmĩrirwo ya kwĩyandĩkithia, nĩ ũhoro wĩgiĩ ndari, ũũ nĩ ũndũ ũteithagia mũno thirikari tondũ nĩ ĩhotaga kũmenya namba ya akenya arĩa me bũrũri-inĩ, na koguo naho ĩgateithĩrĩria kũmenya ũrĩa ĩkũgaya kĩgĩna. Ũhoro wĩgiĩ ciana ciakwa kwĩgwatĩrwo, aca citirĩ ciregwatĩrwo, na hatirĩ na ndariri cia kwĩgwatĩrwo. Oho thirikari ya Kenya, nĩ yokire na njĩra ya kwĩyandĩkithia ta rĩu mũndũ akĩoya birth certificate, na kuoya ibandĩ, ũyũ nĩ ĩteithagia thirikari kũmenya o mũkenya o wothe wĩ bũrũri-inĩ ĩĩ.

Thirikari ya kenya kana bengi nene ya kenya central bank, ĩngĩkorwo ina ũhoti wa gũcenjanagia mbeca kuma tarĩu mbeca cia bũrũri ũngĩ ikahota gũcicenjia harĩ mbeca cia bũrũri wa kenya no gũkorwo kwĩ na ũteithio mũnene tondu andũ rĩrĩa rĩngĩ me nja wa bũrũri nĩmakoragwo na ihinda iritũ tondũ thirikari ya kenya ndĩrĩ na uhoti wa gũcenjania mbeca cikorwo cicia bũrũri ũngĩ na ũ nĩũndũ ũcũngagĩrĩra rĩngĩ bũrũri gukorwo ndũrakũra. Oho mbeca cia kenya ũkĩringithania na mbeca tarĩu cia bũrũri tarĩu wa Amerika nĩ ciĩna ũtiganu mũnene, tondũ noti imwe ya ciringi igana ũkĩringithania na noti a hundred dollars kana ndora igana rĩmwe, ciĩna ũtiganu mũnene na koguo ũngĩrora no wone atĩ, ndora ya Amerika ina value mũno. Thirikari ĩngĩhota gũkoragwo ĩgĩcenjania mbeca ici no ikoragwo atĩ nĩkũragĩa na ũtonga mũnene, tondũ tarĩu thĩiniĩ wa bururi wa kana thĩiniĩ wa continent ya Africa, tondũ mbeca icio tarĩu ndora cia nja wa bũrũri nĩirĩkoragwo na value nene mũno.

Mbajeti rĩrĩa yakorwo nĩ ĩrathomwo thĩiniĩ wa bururi wa Kenya, o county he mbeca ngũrani iria ikoragwo ĩkĩheo mũigana wacio. Ta rĩu ciringi mbirioni imwe na mirioni magana kenda ma mirongo itano nĩ mbeca nyingĩ mũno na mbeca ici cingĩkorwo nĩciahenwo na njĩra njega noikorwo igĩteithia akenya na njĩra nene mũno no rĩũ kwina kĩndũ gĩtagwo ungumania kirĩa gĩokire thĩiniĩ wa bururi ũyũ. Ũũ atĩ mbeca icio onaingĩheo governor ahote gũcirutithia wira thĩiniĩ wa county yake nokũrĩkorwo na ungumania na ũrĩi wa mbeca cia mũingĩ na ũgakora gũtĩrĩ wĩra ũrakorwo ũkĩrũtwo. Tiga rĩũ rĩngĩ thirikari yandike mũndũ ũrĩa ũrĩramataga mbeca ici, rĩrĩa ciakorwo ikĩheanwo county naciega mundũ ũrarora ũrĩa kana nĩirarutithio wĩra nĩgũo gũkorwo kwina rĩngĩ ũngũmania mũnene tondũ mbeca ici rĩngĩ nĩciĩragwo nĩciaheanwo mbacarĩ noũgakora ciana mbandu nĩiraingatwo nĩũndũ wa bithi na matirakorwo magĩteithĩka. Ũũ niũndũ ũkoragwo wĩ mũru mũno tondũ nĩũtumaga akenya mage gũteithĩka kuumana na ungumania.

Maũndũ marĩa ngoretwo ngĩgerera rĩrĩa ndakinya thibitarĩ-inĩ, nĩ gũkorwo atĩ ta rĩu SHA ndĩrarũgamĩrĩra mũndũ rĩrĩa egwatĩra, ũrigitani thĩinĩ wa thibitarĩ onakorwo nĩ akoretwo akĩrĩhĩra mbeca icio cia SHA. Ũyũ nĩ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũtarĩ mwega mũno tondũ angĩkorwo mũndũ nĩ akoretwo akĩrĩhĩra mbeca icio kwa ihinda inene, hatirĩ bata wa gũkorwo atĩ mbeca ici nĩ ciakorwo kana nĩ akorwo ndaregwatĩra ũrigitani na nĩ akoretwo akĩrĩhĩra SHA. Oho rĩrĩa mũndũ aingĩra thibitarĩ-inĩ ya itũra riakwa, nĩũkoraga atĩ gũtirĩ na ndawa, mũndũ nĩ akwĩrwo rĩngĩ ena mũrimũ ũyũ, no ũgakora gũtirĩ na ndawa cia gũthondeka mũrimũ ũyũ. Ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩa aah mũkenya, gũkorwo atĩ nĩ arathiĩ ta rĩu thibitarĩ kana chemist cia nahau kũu nja kũgũra ndawa, na thirikari nĩ ĩbatie gũkorwo ĩgĩteithia na wĩra ũyũ. Maũndũ marĩa makoragwo atĩ nĩ ma mũndũ nĩ agerera ihinda rĩa gũcerera ndagĩtarĩ, nĩ ũkoragwo ũgĩthiũrũrũkio mũno, na rĩngĩ ona ndagĩtarĩ ũcio agakorwo ndarĩ kuo gũgũcugurĩkĩra, na koguo mũndũ nĩ araikora atĩ nĩ arathĩnĩka.

Aca ti ũhũthũ gũkinyĩra ũteithio ũcio rĩrĩa ũraũbatara, tondũ ta rĩu hindĩ ĩmwe nĩ kwagĩire na mũtino wa mwaki gĩcigo-inĩ gitũ, na gũgĩkorwo atĩ gũtiarĩ na ũhotekeku wa ngari cia kũheana mĩtũkĩ kana gũitĩrĩria mwaki maĩ ciria ciĩtagwo fire extinguisher gũkinya itũra rĩakwa. Ũũ nĩ ũndũ wa cũngĩrĩire gũkorwo atĩ nĩ kwagĩire na hathara nene mũno, tondũ gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩahonokire. Rĩrĩa mũndũ akorwo agĩĩtia ta rĩu na akĩhũra namba ya ahoria a mwaki, nĩ makoragwo magĩikara ihinda inene na ũyũ nĩ ũndũ ubatie gũkorwo wĩ emergency, na koguo kamũira makinye ũgakora atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩakorwo gĩkĩhonokio. Kĩrĩa kĩingĩ gĩcũngagĩrĩra atĩ gũkorwo gũtirĩ kĩndũ kĩrahonokio, nĩ atĩ thirikari ndĩkoragwo atĩ nĩ ĩthondekete barabara, na koguo ngari cingĩgakinya matũra-inĩ kũrĩa mwaki ũyũ ũrĩ, cigakorwo nĩ irathĩnĩka mũno. Njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra nĩ kũhũra namba ĩ rĩngĩ nine nine nine rĩngĩ nĩ ĩgũkinyĩra honge cia emergency na thĩna ũcio ũkorwo nĩ ũra arĩrĩrio na kũrehe suluhisho.